E-Citizen en yoo mitiyogodo chulo pesa kaka jo KUCCPS tiyo gi e-Citzen e portal gi e chulo pesa. Skul be itiyogi e-Citizen e chulo pesa mondo ochop piyo e yo makare.

Tijni en tij goyo ngolo. Mochung' kanyono en DJ, en ema tije en keto thum ma ji mielo e alwora kanyo. To tije en me keto ni ji miel gi wende mogoyo.

Mae en nyathi ma puonjre kata masomo e skul. To nyithindo gi, gi chal ka gima gindiko penj. To gima giting'o e lwetgi en kalam, ma mino ni gitimo kwano kata gindiko gimoro e karatasno go.

Mae en japuonj. Okonyo nyithindo somo, to chal ka gima gisomo karatas mangi puonj kata moket gikmoko ma chano nyithindo e pach gi. to oting'o karatas kosomo gi nyithindo ka moro achiel.

Gin gimoro kaka laptop, charger, gi ng'eyo mar somo mashin mar kompyuta. Gimoro en kaka bedo gi ng'eyo e lony kendo tiyo kod kompyuta. Maradek en bedo gi kompyuta ma mari kata inyalo bedo gi headphones iwinjogo gimitimo e kompyuta.

Magi gin gaset, to gima ntie kae gin weche ma ikelo e piny kae manyien ma timre e piny kae seche ka seche. Gikelo weche manyien makonyo jo Kenya wa kuom ng'eyo gikma timore pile ka pile, seche duto. Gi weche ma obup mabeyo kendo ma konyowa.

Tijni mokwongo omiyo ng'ato bedo gi lony. Kisebedo gi lony, inyalo bedo gi puonj kipuonjo jomoko. Marariyo, tijni yawo par mar nyithindo, giparo mabor ok gipar e gima timore alwora gi. but giparo e gima timore e Kenya duto. Maradek, en yo ma yot mar ng'eyo somo kisomogi kama.

Tijni itimo kichokoji kamorachiel mond ochok paro kuomgi kikawogi vidio kineno pachgi e wach mar ngimagi ei alworawa. To jo neno bende ng'isogi kaka gitimo gi kaka giwinjo e ngimagi.

Lewni ma jogo orwako duto gikelo mor. Miel ma ji miel kanyo kelo mor, nyithindo mantie kanyo duto kelo mor. Wamama morwako lewni machalre gi morwako lewni mopogre go gikelo mor ka gimiel kamorachiel. Thum mochal kagimoket kanyo majimielono, kelo mor emono ji miel.

Kae idwaro gik moko kaka kamera mikawo go picha, ma gik ma ineno kata gik mantie e alworano. Mar ariyo, en gimoro kaka headphones ma iwinjogo gima iwacho kuom joma wuoyo e alworano. Mar adek en kompyuta ma ikawogo video kata i record go gimosewach e alworano.

Tijni nikod nengo e alworawa, mokwongo nikech daktari ma penjo penjono ichule mondo oyud pesa koreka openj jatuo penjono. Marariyo, sim motiyono go be nikod nengo nikech otiyo kode penjo penjo ni ng'ama biro nene mond obed gi nengo.

Ma en kama jo Waislam leme. To kae en kama gikawe lamo kagimoko taya, opogre gi lamo mwalamo e pinywa kae. To gin gitiyo gi hera nyasaye mopogre kodwa, kech kaka gitimo gikgi opogre gi kaka watimo mekwa e lam.

Ma en japuonj mar tugo mar lwedo mar volibol, to chal kagima opuonjo jotugo kakitugo volibol maber gi lwedo. To tugo ni en mar lwedo to chal kagima chien kacha en mpira e gore. Kech ji ochung' kang'iyo gima timre e toke kanyo.

Ma en tugo mar rugby, to gima timre kae en ni jago mobet piny no chal ka gima ohinyre to mochung' go konye. Koro gima timore ni jagono ohinyre to owinjo matek e kore, emomiyo jago mochung'no konye ka pado kore mondo owinj at least maber.

Gimomiyo tijni nikod nengo e alworawa, ka nyathi osesomo tijni, obedo gi rieko. To riekono konye yudo pesa ka okonyo ji kotimogo fweny m e piny kae. Koro tijni nikod nengo nikech gimoro amora kata jopuonje mapuonjo nyithindogi tiyo gi lonyni, gichulogi mondogiyud pesa. Koro tijni nikod nengo seche ma ichulogi pesa no.

Magi jotugo kata jomiel mag drama. To gimatimore kae en ni nyithindo gi okao okombe mar drama. Kech chal kagima gibedo joloch, to gimor ahinya, gite gimor to ka gin e skul ma miyogi mor.

Chiemo gi inyalo chamo e kidieny mopogore opogre. Chiemo kaka oduma no inyalo chamo kendgi e yo mopogre mond kiki cham gi chiemo moro mat kik ka iyi. Chiemo mantie e san no inyalo pogo kamora achi, kamoro gi ng'at moro mondo okonyu kuchame. To chiemo go te be onego ucham kulogo mondo lwetu obed maler katuti gi kijiko.

Tijni ahero nikech tijni emomiyo an an, tijni mokwongo en somo. To somo ber nikech okonyo nyithindo bedo gi rieko. Mar ariyo, omiyo nyithindo kata jopuonj bedo kamorachiel. Mar adek, tijni emomiyo nyi, jopuonj kod nyithindgi nyalo chiemo. Kech, jopuonje yudo omenda kowuok kuom tijni mapuonjogo nythindo. Ma rang'wen, tijni mi nyithindo bedo kamorachiel. Nyithindo mowuok e kidieny kata delni mopogre opogre. Koro gibedo kamoro achiel, ka gimedo bedo mariek kata gimedo rieko e ngimagi.

Ka en osuptal. Nyathi mobet kanyono chal kagima en jatuo, timede pi nikech okoso pi. To mama mobet kanyo ni en mine mobiro nene kaen osuptal katorite kaen e osuptal. Nyathino ene yo marach totemo yudo pi mondo obed gi ngima kech otuo.

Tijni nigi ohala, mokuongo manyiwa ma anguchego golo itiyokodgi e puodho komo cham, ma bang'e ngato nyalo yudo ohala. Marariyo, angurogo ki uso, iyudo pesa ma inyalo timogo tich moramora maber. Maradek, ring anguro en chiemo to kiyang'o anguro, inyalo uso ringeno mamiyi ohala.

Anyalo puonjo ng'ato mondo tim tijni. mokwongo kik otigi gari ni kende mar ting'o maiti. Kata orit jomo ji otho mondi koreko ting' gi e gari ni. Onego kony ji kata gari ni ok onego bedgi kamondikni funeral services no mond kik miji bwok mar tho pile ka pile.

tijni nikod nengo e alworawa, mokwongo nikech okelo ji kanyakla. Ka ji obedo kamorachiel ka gitimo tijni ka giketo karatesego kamorachiel miyo gibedo kanyakla. Marariyo, tijni chulo ji koro en kod nengo kech ochulo ji matime.

Yo maber mar keto gigi kik kethre mokuongo en ketogi e frij. Kiseketogi e frij, miyo gibet mang'ich to , ok gikethre piyo piyo. Marariyo, inyalo gologi e karatas okitwegi mondo yamo okwadhgi mond kik gikethre piyo piyo.

Mae en japur mar thiang', to gimabiro e pacha an kanene, mokuongo oyudo ohala kowuok kuom dhiang', marariyo kouso thiang'no oyudo pesa, maradek ringo' mar thiang' kata mar thok mopurogo kouso to oyudo omenda, maradek thokgo ginyalo konye e pur mar puothene.

Katimo tij uso tong', mokwongo, tong' ichame to kichame ogero dend. Marariyo, ber mayudo kuom tong' en tong' kiuso to iyudo pesa to pesa no inyalo tiyogo e yor moramora kata yore maber. Maradek, tong' inyalo tiyo kode e loso gik moko mopogore opogre michamo kor ta, miloso kaka kek.

Ma en bengi to bengi kae tije mo en kano pesa kata golo pesa. Koro bengi kae mokwongo, indiko ji matiyo e bengi kae mond giyud pesa. Marariyo, ji bende bet kanyakla, ji mowuok e kidienje mopogore opogore bet kanyakla e bengi kae. Ka gikonyo ji golo pesa kata e mako pesa kata e bang' gi.

Ma en japith mar rombe, to jopith mar rombe gi rombegi oting' e gari. Mamino ni idhi usgi kata onyie nyiewgi. To kousgi, gin gi ohala. To tokgi no itiyokode e yore mopogre opogre kaka loso law ni, nikech ober sana gi loso lewni.

Chieng' mana timo tugoni mokwaong ne an gi mor ahinya. Kech chieng'ni nwayware, to nwayware gi jogwa ma moko. To gima notimre ma wiya ok nyal wil go, ni kaka nwayware, thol nochotnwa to nwalwar piny ahinya ma nwa wahinyra. To nomiyo ji nyiero ahinya kech mano gima pok notimre ga nwa seche manwatugo.

Ber mokwongo mayudo kuom tijni, en ohala. Kauso nyanya, maembe, avkado, kata rabolo man kanyono, ayudo ohala. Marariyo, gima ayudo, ayudo ngimabeyobeyo kech seche ma achamo kata ji chamo rabolo, ibedo gi ngima maber. Kendo gibedo gi ngima mochwiny maonge thagruok.

Ma en olwenda, to tije en ketho gikmoko. Oketho lewni, ka iweyo lepi todonje tochamo lewni. Oketho korot kech otucho koketho bape mantie e korot. Koro tijni en gima ketho gikmoko ma okonegobed machiegni gi ngima dhano.

Ma en tich mar pidho gwen, gik madwaro kae en gik moko kaka pi, yien mamiyo gwen gi, gik moko kaka chiemo ma pile ka pile ma miyo gidongo pile ka pile. Maradek en yo kata ot maber man gi stima maler marieny kendo mamiyogi liet e ot kae.

Tijni mokwongo en gohala kech ka oyoyo go onyuol, ng'ato yudo ohala seche ma ouso gi kata ouso tong' gi. Marariyo, tijni oonge gi ber ahinya kech nyithinde kata oyoyo mokwongo go ginyalo tho. To gimomiyo ok ahero tijni ni en ni oyoyo go giketho alwora kech gipielo kata gitimo tich marach sate sate.

Tijni ioro jii e alworawa mondo openj jo alwora penjo kaka gin magidhi gi kaka gibedo e alworawa e ngima gi kata ngima jomoko.

Kaneno gini, aneno ber mar mbui gi weche mar siasa e piny kae. Gini otemo lero gi gazet ka olero gima timre e mbui gi weche mek lero mar bedo ker e Kenya kae.

Kaneno gini, en puonj kata ber mamiyo wa wabed hero somo e mbui. Kech en gi ber, mokech en gi piyo kata seche mitiyo kode in gi piyo maber.

Mae en tugo mar tugo bol e mesa. To kaka anyalo puonj ng'ato mondo tuge, en bedo kode seche ma otuge kata miye ler maber kakonego otuge kandikone. Kata timo kaka adwanotim.

Ma en Lwanda Magere, to en kod nengo e Kenya kae kech en jaluo manokonyowa diere lweny mag piny meg joluo. Kech nober e kinde mane gore chon to en kod nengo nikech ne en jatelp mar joluo mane ber kinde machon diere mar lweny.

Ma en romo mar jopiny. To gima timre ka en ni en jolweny gi giriedo e lain, kagichung' kagitemo ng'iso ker marwa kaka gichung'. Mond ker opuodh gi kaneno kaka gichung' kagipangre maber ler.

Magi en gikma en e Kenya kae, kaka gik monego wabedgo kaka dhano, ngima wa, joma thagore, pii kod chiemo monego ji oyud. Teko mantie e alwora wa, kod gima chamo kata ler kata liet mantie e Kenya kae e pinywa ma sani.

Magi gin jopiem mag ng'wech, to gima bire pacha kagitimo tijni en mokwongo, gi rieyo dendgi. Marariyo, tijni nigi pesa, jomoyombo ibedo kichulogi katipuodhogi e seche ma gitimo tijni. Maradek, tijni ogero del kendo en gi ngima maber.